Aya nĩ airĩtu na anake maikarĩte thĩĩ wa hema na nĩ maroneka nĩ mekĩrĩte mask na nguo cihanaine kũmanica nĩ gĩkundi kĩmwe kĩna ũndũ marerwo kana mararĩrĩria.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩria mũno gwĩ ciana kana rika rĩrĩ rĩnini, makĩria rĩrĩa marakũra magakorwo makĩmenya kĩhumo kĩa rũrĩrĩ rwao, kana kabira yao, kũrĩa ya umĩte mĩtugo ĩkaga yambĩtio nĩ a na maũndũ maingĩ makamenya kũringana na andũ arĩa akũrũ na ũrĩa rũrĩrĩ rwao maũndũ marĩa rwĩkaga na marĩa rũtekaga na nĩ rũteithagĩrĩria mũno ciana gũkũra kĩ meciria ikĩmenyaga kĩhumo kĩao

ĩno ĩronania nĩ rũhonge rwa thirikari kana borithi maumĩte kuoya mwĩrĩ wa mũndũ kuma gĩthaka kana kuma mũciĩ, mũndũ akuĩrĩire kũu makĩmũtwara nyũmba-inĩ kana kũrĩa mĩĩrĩ igagwo mocarĩ.

Aya nĩ atongoria akanitha kũringana na mĩkirĩre yao na mũbangĩre wao ũrĩa maikarĩte na thario iria mekĩrĩte ngĩko ciao, kobia irĩa mekĩrĩte, nĩmaronania nĩatongoria akanitha makĩheana ndũmĩrĩri yao kũrĩ aKenya nĩundũ microphone icio ciĩ mbere yao nĩcironeka nĩcia tv kwoguo nĩ ndũmĩrĩri yao marera aKenya, kana marathoma ũndũ marenda kwĩra aKenya so acio nĩ atongoria akanitha makĩnenana ndũmĩrĩri yao kũrĩ andũ .

Mwendia no nyende ũndeithĩrie kũgũra thimũ ĩrĩa njega gatagatĩ wa thimũ ici, thimũ ĩrĩa ĩgũkorwo ya kũnjigĩra maũndũ maingĩ, ĩtekũihũra na ihenya, thimũ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩna mbica thaka, na ĩngĩthiĩ ũguo ĩthũke, no thondekerwo handũ hoothe ingĩkorwo hakuhĩ na niĩ, na ndĩkage kĩndũ o na kĩmwe gĩgũtũma ndĩmĩte, na ĩgũikara kahinda kanene mũno ĩtathũkĩte, no nyende ũtuĩke wa kũnjerethera na kũndeithĩrĩria ngĩgũra thimũ ĩno.